Mahinda nĩ macenjegia, na rĩu to mũhaka mũndũ eigĩre mbeca mũhuko kana ngũnia-inĩ torĩa ĩronania mbica-inĩ ĩno. Kũiga mbeca ngũnia-inĩ nĩ gũkoragwo na ng'ari nyingĩ ta, kũiywo, kana mũndũ no acigũithie handũ, kana nginya no ithũkio nĩ indo ta maaĩ na igatuĩka cia kũrĩra. No rĩu maũndũ nĩ macenjetie mũno, mũndũ no eigĩre mbeca bengi-inĩ kana o na no aigee thimũ-inĩ yake handũ ha gũikara na cio.